Andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩhiha indo igĩtiganĩte irĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra kũrĩa mĩgũnda inĩ itũ ũgagĩkora andũ nĩ maragĩkorwo agĩkĩhiha indo ta igwa magakĩhiha indo ta igwa magagĩkorwo atĩ nĩ maragĩkorwo agĩgĩtũkania hĩhĩ na indo ingĩ ta ũkĩ kana mahũti mangĩ ma ũndũire nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩcinyũa cĩkĩhana ta dawa nĩamũ rĩũ thikũ ici andũ nĩmagĩcoketĩe hakiri cio harĩ indo ciao irĩa cĩakĩrĩ cia ũndũire kana cia gĩ tene na magĩtĩga gũgĩkorwo magĩkĩrĩa mũndo ĩndo ĩrĩa ciũmĩte iganda inĩ nĩũndũ wa mĩrimũ ta ya Cancer ya cũkari na pressure ĩgagĩkorwo ikĩingĩhĩire andũ na andũ magakĩona hihi andũ ta maragĩkorwo maũndũ maya magĩkĩka nĩ ũndũ wa gũkĩrĩa kemiko ĩrĩa ĩgĩkoragwo ciũmanĩte kũrĩa iganda inĩ.

Ũhoro wa ũrĩithi wa ng'ombe cia mahiũ kũrĩa icagiinĩ andũ arĩa makĩrĩ na mĩgũnda mĩnene nĩ magĩkoragwo magĩkĩrekia mahiũ ta marĩa kũrĩa werũinĩ hanini kana kũrĩa nja yao na magĩkorwo magĩkĩrekia mahiũ ta macio kũu nĩ magĩcokaga magagĩthi magagĩethera mahũti mũgũndainĩ magagĩũka magĩkĩrengangira mahiũ ta macio kũndũ ta kũrĩa na magagĩcoka magĩkĩrĩra mahiũ macio maĩ mĩharatĩ inĩ kana hihi cũmbĩ nĩgetha mahiũ magagĩkĩrĩa irio ta iria kana mahũti marĩa agĩkorirwo magĩkĩmarengagĩra na banga magagĩkorwo atĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩnyũa maĩ ta macio na gũgĩcama cũmbĩ ta ũcio ũhoro ũyũ nagũo ũkĩrĩ na bata mũno nĩ amũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũgĩkorwo ũgĩkĩrĩma mahiũ harĩa andũ arĩa matakĩrĩ na ũhotĩ wa gũkorwo magĩkĩmakĩra nyũmba cia kĩrĩũ.

Ũrĩmĩ wa indo itiganĩte rĩu nĩ ũthiĩte ũkĩiyũkĩtio na njĩra ĩrĩ na ũnene mũno ta ũrĩmi wa biribiri ,biribiri nĩ ĩragĩkorwo igĩgĩtwĩka atĩ nĩ indo ĩrĩa cingĩgĩkorwo igĩkĩrĩmwo na igagĩkorwo ikĩrehera mũndũ baida nene mũno nĩ amũ biribiri nĩ ĩthiĩte ĩgĩtĩkĩrĩte mũno nĩ andũ aĩngĩ na nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ mũno ,ningĩ biribiri ta ici nĩ ũragĩkora atĩ nĩ ĩrakĩrĩo nginya mabũrũri ma nanja kũrĩa cigĩkoragwo igĩkĩrĩo mũno ta mabũrũri inĩ ma ahĩndĩ kana mabũrũriinĩ ma andũ arĩa magĩtagwo wa caina kũogũo biribiri irĩa ũrakĩrĩma ikĩrĩ nyingĩ na ikĩrĩ na ũritũ urĩa ũgĩbatarĩkanairie nĩ iragĩkorwo igĩtwarwo kũndũ ta kũrĩa nĩgetha igagĩkorwo ikĩendio na cio biribiri cigagĩkorwo igĩkĩrehera andũ mbeca mũno na ningĩ andũ ta aya magagĩkorwo atĩ nĩmarakĩrehera bũrũri witũ mbeca irĩa cigĩkoragwo ci cia thũgũrĩ ta ici na bũrũri wĩtũ ũgakĩgĩa na hinya wa gũkorwo ũgĩkĩhota ũgĩkorwo ũgĩkĩrũta thũgũrĩ ta ici cia mũhĩrĩga ũngĩ nĩ amũ nĩtũkĩrĩ na mbeca cia mabũrũri ta macio.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma na maũndũ maragĩthĩ magĩtiganĩte na ũrĩa makĩhanaga hau mbere, ũgagĩkora atĩ andũ nĩ maragĩkorwo makĩhumbĩra tĩri kana kũrĩa marakĩenda kũhanda mũmera yao na maratathi ma naironi. Namo maratathi maya magĩkoragwo magĩgĩtũrwo hihi tũrima tũnini harĩa mũndũ agĩcokaga gũkĩhanda mũmera wake nĩgetha mũmera ta ũyũ ũgagĩkorwo ũgĩkũra ũthiĩte na igũrũ. Rĩrĩa ũgwĩkĩra ĩratathi ta rĩrĩ andũ nĩ mathikaga mĩberethi ĩigana ona na kũrĩa thĩ wa ĩratathi nĩgetha mĩberethi ĩyo ĩgagĩkoragwo nĩyo ĩrĩ gĩkoragwo ĩgĩitĩrĩria tĩri ta ũcio maĩ. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amu mĩberethi yagĩitĩrĩria maĩ manini manini nĩ ũgĩcokaga ũgagĩkora atĩ tĩri ũrĩa ndũragĩte maĩ tondũ maĩ matirakĩnyuo nĩ riũa kana hihi gũgĩkorwo makĩũma, na koguo magĩkoragwo magĩikaire kũrĩa thĩ magĩkĩgunyia wega na mĩmera ĩrĩa ĩgakorwo hindĩ ciothe ĩkĩrĩ na maĩ ma tĩri ũrĩa wa haria. Ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa bata mũno gũkĩmenya nĩ ndũgagĩkĩre maĩ maingĩ nĩ tondũ matiragĩkorwo makĩũra, ũngĩkĩra maĩ maingĩ mĩmera yakĩhota gũgĩkua ũnoru wa tĩri wothe magĩgĩtwaraga nathĩ wa tĩri kũrĩa mĩmera ĩtangĩcoka gukorwo ĩgĩkinyĩra nĩgetha ĩgĩkĩmatue irio. Ĩratathi rĩrĩ nĩrĩgĩteithagia mũno nĩ amu rĩa rĩtikĩmera na mĩmera ĩrĩa ndĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩa ĩrĩo ciayo na kĩndũ kĩngĩ o tiga yo ĩkĩrĩ ĩka, nayo ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩka wega mũno.

Rĩu thĩkũ ĩci andũ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩma ng'ombe, kana arĩmi a ng'ombe, nĩmaragĩkorwo magĩkĩoya mai macio ma ng'ombe magagĩthondekerwo namo ĩndo ĩria cigĩtagwo biogas, nĩgetha handũ ha gũkorwo mũndũ ta ũcio agakĩgũra ngaci, mũndũ ũcio agĩkoragwo akĩrĩmĩrwo ngaci ĩyo kumana na mai ma ng'ombe make. Agagĩcoka agagĩtwara mĩberethi ya ngaci ta ĩyo kũrĩa nyũmba-inĩ, nĩgetha arĩkĩrugaga na ngaci ta ĩrĩa handũ ha gũkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ agĩtinda agĩtangĩka nĩ ũhoro wa maũndũ makonainie na ngũ. Agĩcoka maĩ marĩa ma ng'ombe ma kiuma biogas-inĩ ĩrĩa makoragwo makĩrĩ o thumu, na nĩ magĩkĩoyagwo ningĩ ũgacoka ũgakĩmatwara kũrĩa mũgũnda-inĩ gwaku, ũgagĩitĩrĩria irio cĩaku nĩgetha…